yiolo enikunakino wifi esimu ino naa teniata e router tiatua enkaji e router ina server tiatua enkaji ino indim ake aiconnecta )direct to the wifi kake iyiolo internet inyiangu bundles inyiangu data from safaricom app paidim sasa aikonecta ataboloki data ino tiatua esimu. naa iyiolo sababu sapuk pegira iltunganak asuj wifi ,yilo wifi naa iyata server ashuaa erouter tiatia aji niaku ilak olapa mu olapa nimikisumbua si oshi network enye kisidai naa ki sharp

Yiolo internet neyau graduates abori amu yiolo kulo graduates naa kitumia ninche internet tenkae oitoi nemeifaa. nitumia adolie videos ,adolie movies nepalaa enkisuma e nche. niaku ina naikuna graduates pepuo abori tialo enkisua enche amu ore ena internet nemgira aitumia tenkoitoi naishiaa.

Tinijo oshi taata ama kuna sukuulini e shumata naa keyakini ninche kulo mwalimuni ashu kulo professionals le le high class amu yioloti naa nena sukuulini eshumata kake tenidol taa ailinganisha okuna sukuulini natii abori amu kegol etum ereteto kutokana naa ketii naa niche abori. yiolo ereteto sapuk nanotoki naa keuni iltunganak loopaasha ,iltunganak le high class kulo tunganak nge`ni oleng kulo experts neyau enkae ngeno sapuk atua ina sukuul .

Yiolo town yioloti naidim nanu atabaiki tena Garissa ne ene neji Dadaab ,yiolo ene neji Dadaab naa yioloti tenkaraki ninye oshi naibungita ki act oshi anaa e campi sapuk naibungita kulo refugees kulo tunganak loingwaa kwapi e boo ashua nkulie kwapi akeyie neme ine Kenya .niaku ina yioloti oleng tiatua ina town naji Dadaab.

yiolo ewueji niterunyie oreyiet le Tana naa ene neji Aberdare mountains natii ake idiaalo e Mount Kenya .naa iyiolo esiai enye naa kimtumiay oshi ae pump hydro electric power laa egira ae serve akeyie iltunganak te nkumoi te Kenya ninye ogira ae supply ina kima naji hydro electric power ote nkalo too ositima.

Eetae indaikin naidimi aishoo kulo sinkir otubulutua peyie esapuku enaa ndaikin naata proteins sapuk . eetae kuna daikin anaa pellets netae kuna insects nintoki si aisho worms neetae kuna daikin naisigae kuna oil cakes ninche naji nanu aidim aishoo peyie itopir.

Yiolo ena naji osupuko lotii ina kop naa ele donyio loji Mount Elgon .yiolo Mount Elgon naa etii katikati orpolosie le Uganda o Kenya.

Etaae oshi wuejitin nayau watalii atua ena kop ang e Kenya .eetae ene wueji neji Maasai mara national reserve naa iyiolo oshi entoki nayau ilashumba ine wueji naa ena migration oo ingati the wild beast ninche oshi nayau niche ilashumba ine wueji. nikintoki sii apuo ewueji Amboseli ,yilolo oshi Amboseli naa kiyioloti tenkaraki neeta iltomia sapukin .naa iyiolo sii itii Amboseli naa indim atoduaa Mount Kilimanjaro ele lotii Tanzania .ytiolo sii enkae wueji naa Lake Nakuru, yiolo lake Nakuru kepuo oshi ilashumba ine wueji pepuo adol kuna flamingoes kumok amu keetae a thousands of flamingoes natii ine wueji .nikintoki apuo ene wueji neji Diani neyioloi sii tenkaraki si kisidai tenkaraki relaxation.

Iyiolo wuejitin yiolot naapuo iltung'anak te Kenya naa eetai nye eneji Masai Mara National Reserve, epuo iltung'anak ina wueji pee epuo aaduaki ate kuna ng'uesi naabore a inkati, iltomia, irng'atunyo o emuny. Naa iyiolo sii enkai naa Mombasa, epuo iltung'anak Mombasa neepuo aapuo Indian Ocean, nitoki sii apuo ene neji Diani, nepuo iltung'anak aatum relaxation. Nena oshi iwuejitin naapuo illtung'anak oleng' tenakop e Kenya.

Iyiolo masaa niasishore aisho irkeek ooruko to nkishu ainei naa iyiolo lasho naa enkikombe enkiti ake plastic kikombe ninjorie irkeek ashu ena siping'et ashu ena pukuret naijo ketiu enaa ene ng'ukuri. Yiolo eniare etiu naa osirinki, intayu ake osirinki ele oshi liremishore neleku ena nkae part naa metii ilo sirinki neeku ninye oshi kintumia iyiok aishorie nkishu oruko aisho nkishu.